Netai amune nebo waletab itondab barak che yoe komaruria tuguk ak imuch ketertanu ko tiletab ketik eng chongindo. Yo kagitil ketik eng chongindo eng forest anan ko kaa olon, koimuch kowal itondab emet eng kasarta negoi yo kaketil ketik ama kigole. Kowendi asigominingit negile humidity eng koristo. Ak ngominginit humidity eng the atmosphere ko manishani kole, magoo ropta anan magoropta nebo kawaida konyone eng kasarta ne magat. Komuch kochelewan ropta, imuch koen kei anan imuch koet ropta mising lakini sanasana kominginitu ropta, ngab amune ? Ngab kakitil ketik. Agomwae agot sheria kole, ndakaitil ketit agenge, igol letik aeng. So amune nemuch kiterto keter asimawalak itondab emet, ko yon kakitil ketit agenge igol ketik oeng chi, chichok, chito agenge. Ko ngigol ketik oeng koweksei itondab emet kogaroronitu ak koweg humidity ak kogageter komawalak itondab barak.

Ngoaker ing pichaini akere plengok ,ako yoo ameche anet chito akopa ole kiyoito boisioni komete korok amune atepekee ndo kiyoe boisioni pesho nda ko petut ake ngo ngameche anet chito boisioni ko ngaker ale kiker ne smart ako tindoi chakula kiplengok cho akere ing pichaini ko ngameche anet chito alech kipaito ano kiplengok ko nepa tai komeche kotindoi kot ne tepee nepo aeng komeche kotindoi chakula ako nepo somok komeche kotindoi space ana ko nafasit nemuj kotepee tionyik chuta ako kopatee noto kora komeche komite chito yoto eng sai akatukul ana akot ngomaek sait akatukul komeche komii chito nepae kiplengok ako meche konai kole chakula ngorcho che ame kiplengok eng sait ngroo

Ngaker pichaini akere chepyoso ako akere sikiriet nekalaa beko, akere chepyoso ako akere sikiriet nekalaa beko eng patet ana ko mutungishek chepa bek ako akere mutunguishek ap bee che mii tapan yoto, ako ngaroo kora pichait nito akere alee kamasita ko korom chenget ap beko, ako amune akere chepyoset ne kaikochine sikiryet beko sotet no koketil koek aengu ako sokokochinee chepyosani sotet ne kaketil koek aengu ko eng lapwatitoi kuyo memuchi sikiryet kochut yoto mito beko amu muj kochut kelyek arit asikokwaman ana sokomemuch kolong ana kakendeji beko sikorioni, ara ne kakendenechi beko ko kakonyikisit ko makoi kongurus koe beko eng arit yoto amu muj kongurus koek beko eng arit yoto ko much kochut kelyek yoto ako akere komosi kopa chengarawek

Netai korong nekikochomchii biik chechang koyaa mungaret en soet i,ko ng'alekab simet neboo eut. Nebotai ko ngalekab simet, ko kichomchii biik chechang koyaa mungaret en soet, amun nekaisir ngolyot en simoit ak iyokchii chi anan ko chorwengung anan ko chorwaa noyoe twan mungaret konyumnyum kokeyoktoo sirutiet en simet. Alan akot ngomeyoktee sirutiet ko much ipir simet ak imwochi chichotok komoche koal kit neketindooi inyendet. Imwochinen simet ilenyii ayokuu kiotoon en sait nekile anan ko iib kioton en elekile en Sait nekilee, ara kit nekikoyai kochomchii mengiik ab Somali koyai mungaret en soet ko ngalekab simoit saidi. Simoit nekikoyai koik roisi anan konyumnyumit ngalekab communication en soet

Netai nokere eng pichait ni akere tambesiet anan ko tambesik, ak akere piko ak kotebchei koret nito kou koretab olin bo Garissa olin oo asista kabisa, ara amune si kobo kamanut boisioni, bo kamanut boisioni amun eng tambesik cho akere eng pichaini ko tambesik ko kasingwai eng kasar age tugul ko koloiso, loe tukuk kongete kebeberta ake ako kebeberta ake, anan koloe kongete nganaset ake ako nganaset ake, ako bo kamanut amun kobate loisetab tukuk koimuch keeny tambesiet, imuch keeny ak keam bendonyi ak kotech borwek chebo piko, ako imuch kora kelu chegchik amun en kasarta ne koi ii ko kiyai research ak anyoru ale, ngelu chegab tambesiet kotese immunity eng bortab chito anan ko kimnotet nebo borta ngelu chegchik, ara nebo tai ko loiset ko nebo aeng ko tesun tese kimnotetab borta, ako nebo somok koimuch iam bendonyi ak ibiyony kora ako ni kaibiyony iyai kasit eng kimnotet.

Nokere eng pichaini, nokere eng pichaini, akere taritiet ne kikure kulukulut, akere taritiet ne kikure kulukulut eng pichaini ak akere chito ne nome, ak kou yon wendi ipkwoldoi, ko bo kamanut boisioni bo kulukulut anan terkekinik, kikure kulukulut eng lugait age anan ko terkekinik eng lugait ake nebo kalenjin, kobo kamanut amun terkekiat anan kulukulut kosiche mayainik, ako nginyoru mayainikchik kealdoi eng dukesiek ako konu chepkondok kokoini mukulima anan ko kabatindet anan ko temindet, nebo aeng ii kokonu bendo, nekairip taritichu kokonu bendo, ako bendo komuch keam eng gaa ak kebiyong anan akot ngo makiam eng gaa koimuch kealda ako ne kakealda kobwone chepkondok kochute lolet, ko kakofaidikan anan ko kakonyor kamanut kasit neyoe temindet, ako nebo somok kwoe kora gaa kokararanit gaa, yo mitei tiongichutok gaa kokararan gaa kabisa amu tebchei ne kararan ako yoe itondab gaa ko kararanit.

Kerenyu akobo koroi korok kainenyi kekure kumiat, kumiat ko kumiat kotinye faida che chang nea eng bortab chito, kumiat keame anan kemalse, ako melen kimole ola tugul kobate oldo ya kaam chito eng borta ne uu moet, ko kumiandani kotindoi komonutiet neo nea mising, tindoi kamanutiet amune, kinyoru yo kiame makatiat asubuhi kemoldo kumiandani, ako ngemalda kumianmdani ko anyiny mising, akobate anyinyindonyi ko kumiat kotindoi faida eng bortab chito amun inyoe kou eng kitambo kidogo ki yo kail chito eng gaa anan ko kanyor injury, kekooni kumiat, kehakikishoni kele kakial kumiat eng gaa, asikobit komele chichoto kumiandanata ko kijiko anan ko kijiko aeng eng betut, ako ngomel chichoto kumiandanata eng betut kila ko after sometime kosope chichoto haraka, kosope moanatanyinet haraka, ara sakitya kumiat eng gaa.

Bo kamanut keyai boisioni amun netai, akere terkekinik anan ko terkekenik, ko terkekenik ko ngerip ing gaa kokonu mayainik, ako mayainik ngeip dukani kopialde inyoru chepkondok kabatindet anan ko temindet, nebo aeng ii kotindoi kororik anan kosaburek che maridati mising che smaten che ngiit eng kasarta eng kasarwek che chang keboisie eng decorations anan ko lelesta, keboisie kechobe chepkulet ne kilokchin metit anan keboisie kechope kotiek anan ko kipchabonik, much kenopchi kipchabonik cham kenopchin kipchabonik yo bo let nebo mutwet asikobit kobalansan kipchabet yo kakimwakta, ko nebo somok ko um terkekenik kokonu itondo ne kararan eng gaa, yo mite tiongik anan ko taritik eng gaa kokonu itondo ne kararan, ako nebo angwan ako nebo mwisho ko terkekinik kora kokonu bendo amun imuch keeny eng gaa, yo miten toek komuch keeny ak keam ak keboiboichi ak koteche borta.

Netai ko nitok akere eng pichainitak ko boisiet nebo ripsetab tuga chebo grade anan ko tuga che kiribe eng gaa, ko mising kotindoi kamanut, kotindoi kamanutik che chang kabisa ripsetab tuga eng olobo gaa, netai korok kokonu tuga chego, yekairip teta kokonu chego ako nginyoru chego, koimuch iip chego koba kulait anan ko olecham keipchini chego kealdochin asikealdochi piik alak, ako ne kaiip kabatindet kou notok inyoru kelchin amun kikonin chepkondok, ko ngiip kora sukul olosomoni lagokuk koimuch ikoite asikobit kolipanun fees ak kakokonin chepkondok, nebo aeng ii, kokonu makatet yo kakeeny teta kokonu makatet ako makatet nebo barak nebo teta anan ko muito ko imuch kenabishe akenope tukuk che chang, kinobe kweonik, kinobe akot kaliket anan ko kikure makatet nokilochi, nokilochi nobo gaa nobo kaptum, ko nebo somok ko teta kora ngomite gaa kokonu bendo yo kakieny teta komuch keam kora ak kotech borta.

Boisiet nogeere eng pichait ko riipetab ngororek, ko riipetab ngororek kotinye kamanut mising eng yon bo gaa amun ngiriip ngororek eng gaa inyoru kelchin amun netai, kokonu chego, ko keriip ngororiet ne subendo kotuun ngikei ako ngaii inyoru chego ako poishe chego eng gaa ako chego choto komuch ialde anan komuch iluu eng yo bo gaa ipoishe ako chegchi kora chebo ngororeit kotinye kamanut amun tindoi sagitiek anan kerichot chegchi yon kakiluu komuch kobusten immunity anan kotes kimnotet nebo boishetab bortongung. Ko nebo aeng ko ngororiet kokonu muito anan ko makatet yon kakieny, ko ngokon mutyo anan makatet yon kakieny komuch kechope makatenyin kwoyonik, much kechope makatenyin chepkulet ako much kechope tuguk che uuen chebo gaa chepoishe akot kuko. Ko nebo somok, ko ngokon keturek ngororek komuch inyoru keturek, ikolekten anan isanyan keturek chi ak kiip koba imbaar ako ngiip koba imbaar kochunen minutik ako ruryo.

Nogeere eng pichaini, ageere nyanyek, nganda nyanyek chekakonuniyo komitei aengu anan ko somok chetomo konuniyo, ko nyanyek kobo kamanut mising eng biikab kokwet anan ko biikab gaa amun ngitindoi nyanyek komuch ialde nyanyek akinyoru chepkondok, ak kitindoi nyanyek kora, koimuch ipoishe eng gaa ichope chakula che anyinyen mising, yon kakiteshi ingwek anan yon kakiteshi pendo anan akot yon kakiaam puuch anan kakichope kachumbari ko nyanyek kotinye kamanutiet neo, ndaga nyanyek chogeere eng pichaini kokanuniyo koimuch kora kekirinda nunetab nyanyek amun miten oret neimuch ipoishe eng temisiet ne imuch inget nyanyek eng ingwonyut aki ratyi ketiik asikopit matiny ingwony matundek anan ko nyanyek icheket. Ko ngomatiny ingweny nyanyek komanyoru nunatet anan ko manyoru bacteria anan ko fungal infection chebo ingwony, ko nyanyek kobo kamanut amun nebo tai, kokonu rapinik ako nebo aeng ko imuch ichopishe nyanyek eng olombo gaa asikopit kokonu chakula che koraranen anan koteshi utamu eng chakula.

Ng'omnotet nepo tai neimokchinigei eng boishoni, ni ko boishet nepo sekemik anan ko nekiribe sekemik asikobit kokon kumyat. Ko ng'omnotet nepo tai nemoche ingen eng boishoni komoche inai korok iboishe ng'alekap measurements. Meche inai ile kichoptoi ano moinket anan kipimandoi ano paoinik anan ko slipinik cheimuch keboishe eng chopetap moinget. Nepo oeng nekaichop moinket nkot kokaranit komeche itinye tools chekaroronen cheichope moinket cheu soit, cheu futit anan ko. Materials sana nana ko paoinik. Nepo oeng anan ko nepo somok komeche itinye chekile protective gears amun beshet nokinemu kumiat komeche itinye overall anan ko kotit. Meche itinye gloves chepo keunek chekiroten asimatimin sekemik akomeche itinye chepkulet neilokchini metit neiketree asimatimin sekemik konyek. Ko nkitinye chotok ko karik chepo maana mising chetoretin iai katemishet nepo sekemik anan ko nepo kumiat.

Akere eng pichaini sikiryet, sikiryet neimioni mising. Tindoi inendet mook eng batet, tindoi mook eng karasok akotindoi mook eng olipo katit. Ako ngaker mising kouyon tindoi koroito sikiryet, tindoi miondo ako ngaker kora ko imuch makibai sikiryoni, imuch makibai sikiryoni asikobit kosakit nete ni. Sakitat sikiryet akongaro kotindoi tuguk chekakirotchi eng metit ako tuguchuto kakirotchi eng metit koboru kole sikiryoni komite kotakwoe kasit nganda imioni inendet kwoe boishet kora ako nkot ketestai kwoe kasit kuni sikiryonitok ko much kome anan akot nkomame kwagoi komian mising sikiryonitok akoi tun makomuchi kasit. Akakere kora lakwet nemite taban nenyindet nepo sikiryet ako much ko lakwet nenyindet kobaten nekaro mising ko sikiryet neimioni akomoche kenya asikobit kowechgei afya nenyinet kokararanit.

Nebo tai boisiet nokere ko boisiet nebo kolsetab muchelek, eng mising keyoe kolsanito bo muchelek eng kamasta nebo Aero anan ko Mwea irrigation, ko bo kamanut keyai boisiet neu ni ga anan ko ole imuch kochunune muchelek, amun nebo tai koyoe asikesir piko kazi chebo kokwonoto, akonekakesir piko kazit komuch konyorchikei ichek kelchin, ako kelchin notok ko chepkondet nemuch konyorchikei icheket, ako kobate chepkondet kora, ko yaetab boisioni kokochin piik ko matkoek piko cho tebsot kityo eng gaa kobate konu boisiet asikobit koba piko anan ko kijanaek kobo kwai boisionito akonyorchikei kelchin nebo chepkondet, nebo aeng kora ko ngea boisioni koribe asimabit ngemet anan ko wastage eng mbaret noo chang peko, amu ing mising kolen piko mbaret noo chang peko komaimuch kekol kiy kobate kikole ngalekab muchelek.

Tam kochang boishoniik cheimuch kegeer en soet, cheyoobu serkalii. Kobaten sikogeer chito boishoniik cheyoobu serkalii en sort komoche kotindoi simet nekikuuren smart phone .Neimuche koboorchi ng'alek chetesetai en serkalii, konebotai ko asigeer boishoonik amoche ageer ane boishonik cheyoe serkalii. Ago missing ko kiager amun yon kowoo president komoswek che terter komwoe ,kokonuu promise kole ayoekit nekilee en kasartaa nekile. Akonuu cheokondook chekile asikobiit keboishien en prochet anum. Ako boishoonik cheomoche ageer anee, cheyoobu serkalii en soet koboishonik ab kompyuta en kijanaek. En ngalekab kompyuta checking kosapoten ngalek ab kompyuta serkalii en kijanaechu kiguuren genzee koimuch, kotes kelchin nenywan sikobiit konyoorunen akichek kelchin Nebo chepkondet.

Nebo tai yon kagikerenin bengit neng'ung'et, ko kit nebo komonut nebo tai komagoi asich haraka ale amun kagekerenan bengit, mogoi ajaribunen konyil chechang anan ajaribunen kot mising. Ara kit nebo tai neimuch ayai koimuch abirchi customer care nebo benkit. Amun misIng komiten customer care nebo benkit age tugul, ngo Equity Bank, ngo Cooperative, nengwanet. Ago ngipirchi customer care koimuch ketoretin kelenchin amune asikokerak benkit neng'ung. Anan kegonin suluhisho anan kegonin answer kelenchin amune asikokerak. Ko nebo oeng kora asikobit atoretge, koimuch awo olemiten benkit anan ko physical office anan ko ofisinywan anyoru biik chemiten yoto chebo customer care ak yanyoru choto amwachi korong alenchi kouiyt account nenyunet ago kajaribunen konyil chechang ama yatak, mogichomwon kagikerenan, komuch ketoreton en yoton biikab customer care.

Nebo tai ngomoche amwochi katomayat kogatebenan komoche kobangan betutab sigetab lakwenyin, ee amwochini korng alenchini koborasta kole amache keyai tumdo nebo sigetab lakwenyi en tarigit nekile. Ko ye kagonde tarigit nebo betunoto bo sherehe ngo betut nebo tumdo kotai kobangange, no ka komostab chepkondet anan komostab kogur choronokyik anan ko komostab kochob lakwet koik ready agobo betunoto bo sigenyi. Kosib kotoi mapema ko nomwochini kastomayat alenchi korng nebo tai kobangan betut, ago ye kagotet betut kochob kiy age tugul kokaranit koik ready ngo ka chakula ngo ka vinywaji tugucho tugul chu. Asikobit ye kait betunoto komatkotabtaban komatkobwat chechang amun ngotko bangange mapema koimuche koterge en ng'alek che imuch koai tumdo komaisulda en kasarta nemagat.

Ko nebo tai ko awekta kongoi amun kagetachan, amun ma kebeberwek anan nganasosiek tugul che ingiit kogencheng'e boisiet kegonin ak ketachin. Ara nebo tai ko amwa kongoi amun kagetaachan en magawet ak ka kelonchon, kagekonon boisiet nemyee. Ko ye kagekonon amwae kongoi kabisa anyigisi komostab kongoi amun kagetachan ago nebo oeng ko ne karamwa kongoi konerube ko asiamwa kiy age tugul ne omoche ko nebo tai ko support nebo bichoto nekagemwowon kelencho "kimi agob inyee" amwa kityo ale ye karayai kasinato asome support nenywan amaun ye kagakonon support neywan kogonon agimit asikobit ayai boisiet eng kimatet nemiten barak ago ye karayai boisiet en kimnatet nemi barak kobwone asitun kochama bichoto ago imuch atebi en yoton koigeny ko kongoi.

Keal bendo ak koyait komagit neyai amun en kasarta nekoi kindo bendo preservatives ago imuch kotebi kosir betut agenge. Ago kanyoru ge kogaal bendo ak ait kot ak anyoru koya awektoi benyoto agoi butchery anan ko Chandarana. Ko ye ait yundo amwaite ole kogonon bendo, lakini bendo nekogonon komakararan kanai kot ko ya, ago ngotko mukokse koimuch owalwon ogono bendo age nekararan asikobit abochob komakono koyait borto anan koamchon moet. Ko nebo tai ngait yundok amwaitoi korong ale kogonon bendo lakini kayait bendonywa. Ngo komuch kamaiyan kowekta bendoywan komuch awo aibchi sheria anan awo aripoten Chandarana inatak en kappolis nenegit asikobit keiipchi icheget ng'atutyet anan ko sheria amun kaalda bendo nemakararan komakararan amaiyanat en sheria.

Nebo tai yon kelipan rabinik en simoit neng'ung koba nambaitab chito age ko en kasarta nekoi inyoru kole kaba lainda nemonoto nekemoche en kasarta nenoto. Ko maanishani kole mache iwegu chepkondok choto kobwa nambaing'ung. Ko nebo tai koimuch iforwaden nambainata anan ko message inoto koiyogun M-Pesa kwo four, five, six. Kecheyat four-fice-six, hash sign. Ago ngomaimuch kowege chepkondok choto kogechil nambainato: kecheyat, four-five-six-hash sign imuch ibirchi chito noton kaba rabinik simoit nenyinet ago ye kaibirchi chichoto kaba rabinik simoit nenyinet imwochi ilenji: "rabinik choto koyogun ko kamago cheguket, kobo chito age" So ara kosome iwekwon rabinik choto. Ko ngomaiyan chichoto kowek rabinik choto, koimuch ibir kora Safaricom en nambaiit: buch, tisab, oeng, oeng, buch, buch, buch, buch, buch, buch. Ago ngibit nambainato bo Safaricom koimuch kotoretin koger rabinik choto matkeboishen en simoitab chichindo ago en kasarta nenwach kebirchin chichino kowegun rabinikuk.

Nebo tai ko vitamins ko amitwogik che kororon mising en borto, ago eeiy aame vitamins ago mising vitamins koibu matundek anan ko ngwek che nyolilen amun chang vitamin-K, chang vitamin-C miten vitamin-K nebo asista, miten kora vitamin-A necham kotindo karatyet ago miten kora Vitamin-E necham kotinye matundek. Ago vitamins ichu koribe borto en or nee? Ribe borto amun nge'am cheu vitamin-A nebo karatyet koribe en kororindo nebo konda asikobit kogaranit kondang'ung konyor immune konda agomuch kogerto en kasarta negoi anan korib kondang'ung asikobit komachokan en kasarta ne nwach vitamins kora chebo matundek kogonu kimnatet en borto anan kogonu kimnatet neboishe borto asikobit koripge kobun mianwogik che mengechen cheu tung'oek anan ko mianwogik chon eechen kora. Ko bitamens kochang amun konu ngwek che nyolilen ago konu matundek ago ribe borto.

Chang oratinwek che kerupe sikonyorchige chito rabinik che kiyogu en bitonin amun, oret nebo tai komiten apps che keboisien ago apps choto komiten neu nekile Eversend. Ko Eversend ko ngoyogun chito chepkondok en bitonin chebunu dollars kowole inendet app inoto automatic ago konin kobwa simeng'ung en shillings anan korabinikab Kenya. Ko chekirube ngiyok rabinik en bitonin komoche komi kit ne kele conversion anan ko waletab rabinik amun makerge rabinik chebo koroni ak koret age. Ara yon kogiyok robinik kobun bitonin kobwa account neng'ung'et nebo bank kamaanishoni kole iwendi agoi bank koyeit benkit kewolun rabinik choto ago sikewal rabinik choto komi kit ne kele exchange rate neiboru kole silingit agenge nebo emoni koyomege ak siling ata chebo emonin anan siling ata chebo emonin komoche siling ata chebo emoni asikokerkeit. Ara neo mising kowaletab chepkondok ngiyogu rabinik en bitonin komoche kewal chepkondok asikobunchi emonito.

Kotomo koit biikab betonin ko biikab Kenya anan ko biik che kimi kokwoshek kwak en Kenya, ko kitindo kandoishekwak. Ago kandoikchoto kogi mmoja wao ko ki agot Koitalel Arap Samoe ko kiindochin Nandi. Agomiten kandoindet ne kiindochin biikab Kikuyu anan Kogoek. Ago miten kandoinde ne kiindochin biikab Masaai ko kitindo kandoikkwak che kigikuren achek biikab Kalenjin Orkoiyot anan ko Orkoik. Ko orkoiyot nekigitinye biikab kalenjin ko ki Koitalel Arap Samoe nekibo Nandi community. Ko kogitom koit biikab bitonin kogikitinye kandoikchok ago konoichoto kogitoreti asikomwawech kole nee netesetai en emet anan komwowech kole nee neimuch kotestai kou Koitalel Arap Samoe ko ki kandoindet nekimwowech kole mi nee tesetai nee tesetai ago ne nyone nenyokotesetai. Kou yon kigamwa kole nyone ndaret nenyokobune koroni, ak iman ndaranoto kogi railway nekitun konyokobun Kenya agoi Malaba.

Ngamoche arib chepkondok che kitile yon ayaktoi ana ko che kiwolen. Ko yon amache ayoktoi ngele bogol muut amache ayoki chorwa amatinye chepkondok che imuch kotil M-Pesaa asikonyor chichin rabinik, koimuch ayaktoi ko ng'erin, ko bogol-bogol agoi koit bogol muut. Ko ngoyokte kou noto ngoyokte ko bogol-bogol komatile kiy age tugul. Ko kora ngomoche arib kora chepkondok yon kiwole, ngele arib yon kiwole kong'ete ngele dollars agoi shilllings. Komiten app nebo I&M Bank. Ko app inito bo I&M anan ko bengitab I&M komotile chepkonda age tugul ago en kasari inyoru biik chechang cheboisie en I&M kole motile chepkonda age tugul I&M asikobwa rabinikuk kong'ete dollars ak kochut ko chepkondok che shillings ko ripset neo mising ko noto kiyokto ko tutigin anan iboisien I&M bank inyoru chepkondokuk kou noto komakitil age tugul en chepkondok choto tugul.

Kit netesetai en pichaini ogere kagikes matundek, matundek chebo minutyet, cham keguren cactus agomatundek chuto keome. Ago mokyome kityo kobate lazima ibul asikobit i-am matundek chuto. Ko ngoiam matundechuto kochomu sugaruk ago toreti en kanabtaet ab kimnatet nebo borto. Ko matundechu kocham kegure ne gaa labotonik kobate en kutitab kiingereza komangen komye kainenyin. Lakini matundechu ko matundek che kororon mising che imuch kotech borto ago imuch kokiranda mianwogik che chang amun imuche koganapta itondab borto ak koganapta kora kimnatet. Ara ogere en yuto kogakikes matundechuto ak kinde kiondoshek anan ko tuguk che kiloisen asikobit keib koba olecham keoldochin amun matundechu keolde en chogoishek che chang mising. Ko matundechu ko koronen en kirindaetab mianwogik en borto.

Bo komonut mising boisioni en kokwet amun matundek che ogere en pichait ko matundek chemache asikobit kebakealda en soget ago matundechu kobate aldaet komuche keam ak kebiyoso ago imuche ye kageam kora kebiongso kotech bortoen komostab konunet ab vitamins en borto. Ago ye kagokon vitamins ngalechu en borto ko faida neo nyaa amun teche borto en komosta negakokon bitamens kobit kogirinda borto mianwogik ye katesyi kimnatet borto asikobit kokirindage en mianwogik. Ko matundechu ye kageib soket kebakealda kogonu chepkondok ana all biik, ye bit koal biik chebendi kobakoame matundechu koimuche kogochi inendet kobotindet chepkondok. Ago ye kagokochi kabotindet chepkondok koimuche kabatindet konyor chepkondet neimuch koyaen kiy age tugul nemoche; ngomoche kosomesanen lakwet ana komoche koyaen kasinyin nebo minsetab mbar. Ko matundechu kogonu chepkondok kasarta neo.

Kit netesetai en pichaini ogere moembjot ne kagonun anan ko netindo moet ago karoo moaito ko en kasarta neo ko neibu moanito ko bacteria anan ko chafuk cheibu kutyet. Ko imuche koboru kole moemjondoni koginam bacteria nekimuch koib kutiet. Ago ye kogoib kutiet kocham ko suse taptet anan konamda bacteria inoto taptet ko ye kagonamda inendet taptet kwo bacteria inoto asikobit kobokoambukisan anan konamda koroito matundiat yon togo ming'in yon togu etu en ketit. Ago ye kagonamda kounoto konam miondo matundiat. Ago ye kagonam miondo matundiat, konune matundianoto polepole ago noto nogere en pichait ak agere ale tesetai konune matundyanito amun ngomakikirinda ak kerichek che ititootin ko wendi asikonun matundianito agoi kobek anan ko ngemak en kotugul.

boisiet neagere eng' pichaitni ko kabatisiet nebo nekile sosiot. Sosiot anan ko palm trees ing' lugait ap kingereza . ko sosiondo niitikni ko nebo matundek, ako matundek chiik keboisie nekaketui akeib factory keprocessan keboisie kechobe mwaita, mwaita nekichobisie nebo amitwogik. ako kichobe mwaita ako kasiit ap sosiondo nitok kora kotindoi boisionik chechang' amun ngiit olin pa gaa keboisie keunee sotonik, ketik chiik anan ko branches chechiket keboisie keunee sotonik. ara netesetai ing' pichaitni ko peka, ageere peka chebo sosiot chekakoruryo kabisa kakaoem kobo soket ako kiboisie peek chuutok sanasana ing' komasta ap Nigeria anan komasta ap Togo ing' ng'alek ap chobet ap mwanik. sana sana kechobe mwanik peek kwai chebo orit lakini chobo barak kobendi kityo asikoek tuguk chemuch keboisie ing' tuguk ap chakulet ap ngokaik

Kigotoret serkalit mising konyumnyum nyorunetab boisionik. Netai negigotoret serkalit konyumnyum nyorunetab boisionik ko en ngalek chu kiibu presidet nenyonet kiguren William Samoe Ruto. Ko kiib inendet kiiit ne kiguren housing levy ago housing levy inoto ko project nekitegen koring cheimuche chi age tugul kolipan yani korik che miten robinkwak ng'weny kosir korik chebo kawaida chebo rentals . Ara kasit ne kigokochi biik korong ko fundinik che kigobit kosoman en polytechnic anan ko en sugulishek che terter kosomonchin ng'alekab masonry, carpentry, agot ngalek chebo wiring anan ko electrical ko kigomuch kogochi icheget kasishek amun en teketab korichuto kemoche fundinik che imuche koyai kasinoto bo sitimet moche koyai kasinoto bo koik, moche koyai kasinoto bo carpentry anan ko nebo bogoinik. Ko kigomuch kogochi vijana kasishek kabisa ago kyamuch agot ane anyor boisiet eng korichoto ak ayai en kasarta nebo arawek somok che kogosirto.

Panganutik chekikiboisien asikonyor boisionik en soet ko panganutik chebo ng'alek ab muswong'notet ab kasari, ako muswong'notet nebo kasari nikikotoret asikokochi biik boisiet en kergeindo ko kikikon ng'alek chebo internet anan ko kimnotet nebo soet ,asikobit koboisien chi agetugul en kergeindo anan ko en rabinik chegergei, kou nkeit lainda nebo safaricom ko nyoru chi agetugul offers chebo safaricom en oret negergei anan ko en melekto negergei, ako asikonyor kila mtu anan ko chi agetugul kergeindo en komostab boisiet ab internet ko kikiyai koit en kebeberwek alaktugul chemiten network anan ko chemiten kimnotet ab soet en kasaratok kobaten biik ko chemiten kebeberwek chemiten ng'weny kimnotet ab soet anan ko network komony'oru keljin missing amun maimuch kony'or kimnatet nekararan, kobaten kii agetugul ko kikiya kokergeit.

En kasarwek chechang koimuch inyoru boisiietnebo KRA en komostab simoing'ung anan imuch kotoretin chito nebo cyber ago asikotoretin chito nebo cyber koimugogse kole memuch inyegee icheng ortinwek che imuch kenyorundo kasinato bo KRA en soet anan ko en simoit nengung. Amun ngak komengen tuguk che chang che kigisir en orit olindo. Imuch komi tuguk che kigisir ago meelewani. Ko ngo meelewani tuguchoto komoche icheng chito ne ingen. Ko en biik igo cheboisie simoishek kou kijanaek anan ko neranik koimche icheget koyai en simet ngalechoto amun nyumnyum en ichek koyai simet ngalekab internet anan ko ng'alekab soet. Kobaten en chito non moingen koboishen simet smartphone komoche komwoe kole yoche kwo chichoto agoi cyber asikonyor chito nebo cyber ne ingen komye ak kongen kochigil sikonyor en nyumnyumindo neo kasitab KRA ago en ane agere ko nyumnyum nebo simoit.

Tienik ch ekigoechegitun en olinyon komiten tienindet nebo komasi bo Keiyo anan ko Keiyo South nekigure Micah Maritim. Micah Maritim ko tienindet negityeni tienwogikab, tienwogik tugul; tienwogik chebo chomyet, chebo kasarta, chebo tuguk che yookse ak tuguk che chang che kiyaakse en kasarta. Kobate saii ko magotyeni inendet amun kogoba keyishek chik kogonam koba kenyishekyik ago kogomuch kometo tiendo en kasarito. Mongen ngotko togowekse anan magowekse. Ago miten tienindet kora nekekuren Kipchamba. Ko Kipchamba ko tienindet nebunu Kipsigis negitien kabisa en kenyishek ab elibu agenge ak tamanwogik sogol ak buch agoi kenyishek ab elibu oeng. Mobwoti kotko keit kenyishek ab elibu oeng komye kobaten en kenyishekab elibu oeng tamanwogik sisit ak mut yon kole kimuch kotyen inendet kabisa Kipchamba. Ara tienik che ongen che kigoechegitu en olinyon ko Kipchamba ninja ak nekile Micah Maritim.

Nebo tai ateben korong kiongozi anan ko kandoindenywan ne tononchin SACCO inoto alenchi: "tos ngakonor rabinikyuk en yundo ko itos rabinikyuk percentage ne tyana en kenyit anan en oroek fulani ?" Asikobit anai anyun ale tos ingekonor rabinikyuk kenyit agenge anyoru melekto netyana? Ago kotom ayat kora account nenyun, atebe kora ateben kandoindet anan ko toretindet ale: "tos kiboishen online muswaknatetab kasari kegoori rabinik anan mache che kiibu cash agoi yoto?" ago imuch ateben kora tebutyet nebo ng'alekab loan amun en kurubishek che chang anan ko SACCOs che chang komoche igonor rabinik en muda fulani en muda negoi asikobit kegonin loan ateben alenjini "tos akonor rabinikyuk oroek ata asikobit kegonon loan? Ak aliboni loan ichoto en kasarta netyana?" Kotebutik choto che eechen mising che amuch ateben toretindet nebo SACCO asikowolwon.

Katoltolik anan katoltoleiywek che imuch keboisien cheribe itondab ng'ung'nyeguk ko chekiguren keturek anan ko katoltoleiywek che natural yaani katoltoleiywechu ko katoltoleiywek chematinye chemicals alak tugul anan chematinye ng'wanindo age tugul ne imuch kotesyi ng'ung'unyat. Ago ingeboishen katoltoleiywechuto keturek kobunu chafuk ab nego, bunu chafuk ab ng'ororek, bunu chafuk ab ngokaik anan ko chafuk ab tuga. Keguren chafuk kityo lakini en mbar komachafuk, en mbar ko katoltoleiwek. Ago kora kobate katoltoleiywek che kiboisie en mbar koimuch keboisie che kigure CAN, chekigure Calcium Ammonium Nitrate en laugaitab kiingereza anan ko DAP ko choto ko katoltoleiywek che kigebiman en kompunit nebo serkalit ak kigeker kele motesyin ng'wonindo age tugul ng'ung'uyek anan ko ngomito ng'wonindonyin komite ng'wony ng'wonindab sumu nebo katoltoliwek choto. Kobate katoltoleiywek che kororon keboisie akwaindab ng'ung'nyek ko keturek chebo gaa.

En kasarta non mogiyokto rabinik komyee ko nebo tai abirtoi simet korong kwo nambet ne koyoki rabinik asikobit amwochi anan aarorchi alenji miten rabiya anan ko robinik ch ekogochut simeng'ung ago kamagocheguget rabinik choto ara kosome ale asi iwekwon rabinik choto kobwa simoit nenyunet asikobit ayoki chito negachechiket rabinichoto. Ko en kasaratotet ko ingoimuch kogoromit chito nito komaiyakwan rabinik choto alenjini imuch koyakwa rabinik ak kutukyige che ng'ering'en kidogo asikobit komaboisie inendet rabinik choto amun rabinik che kogiyokto koba nambait ne monoto ko marabinik chebo haki ago marabiik chebo imanit, ago magat anan kararan kogewekyi chito nebo rabinik. Ara nebo tai asome korong alenjiini iwekwon rabinik choto amun kamagochechiket rabinik choto en kasaraton ara asome iwekwon rabinik asikobit ayoki chito nebo rabinik en kasarta ne ititayat ago nenwach.

Nebo tai kotomo kosom chekondochoto amwachini korong alenchini chepkondok che kisome komache itinye savings account, mache itinye chepkondok en account neng'ung'et che kiisaven en kasartab arawek loo ak kwo tai. Ago ye kaisaven en arawek loo ak kwo tai chepkondok choto koimuch isom Loan ago imuch kogonin loan konyil somok savings cheguk che kiisaven anan ko shekiikonor en kasartab arawek lo choto. Ara nebo tai iwendi korong ole miten toretindet ne sire ng'alekab loan anan ko melekto chepkondok che kisome. Ko yekagotore toretindonoto kosirchi kolenchi inyoru rabinik che teny kiwango fulani kowendi inendet agoi ole kigatoen chepkondok asikobit kemwochi inendet kelenchi kigonin chepkondok en eut anan kiigoin en simet ko kastomayandanato komache konai korong kole interest chebo lakwanoto koigu siling ata en arawek che tiana.

En kokwenyun komitin korotwek che chang nyaa. Korotwechuto koboche UKIMWI, katet anan gonorrhoea, syphylis, tung'oek. Ago miten kora korotwek cheu chebo sexually transmitted che chang. Kobate korotwechuto kenamdagei en ortinwek che terter; kou tung'oek kinamdage en koristo yon korikyi e ak chito netindo tung'oek asikolaal en yotet koimuch koipto virus netinye chichot ak igul inyendet kwo karaswekuk. Ago ingikul koba bwonik cheguket konamin tung'oek. Ko korotweck cheu syphylis anan ko katet, ko korotwek che kinamdage yon koruiye anan yon koyai chamyet ak chito netindo korotwechoto anan ko chito netindo fungal infections. Ko ngotindo inendet ametinye inyendet, ko ngoruiye twan anan oyai chomyet twan, koimuchi konamden koroyoton, kobate tindo konyoisiet koroyoto ingeba sipitali.